Sidai oleng enkiremore o nkuek, naa kesidai tenkishui oltung'ani, ore nkuek yioloti anaa spinach naa keidim oltung'ani atuuno tewueji anaa enayeuta, meyeuta naa oltung'ani eng'eno ashu metii toki naidim aisoma pee tumoki atayiolo alang naa ake eng'eno naidim ainoto eing'ua entoki naidipa ataasa sidai oleng naa amu kelelek naa ake eunori ekuna kuek.

Kanyor oleng, naa kasham oleng olmesuri amu keata naa esidano tenkishui oltung'ani, keata engolon oleng tiatua osesen loltung'ani ore olemesuri naa entoki sidai oleng, naa keidim sii atesheta osesen loltung'ani aaku naa ninye endaa sidai, naa ore sii tena nabo eun oltung'ani ashu nabo eas enkiremore olmesuri naa keidim atimira netum sii iropiani sidan aaku naa tonkoitoi naapaashipaasha.

Kesidai oleng Greenhouse teniashiroreki teunoto on'daiki napaashipaasha amuu ketum in'daiki atoishoto oleng' naa kebul sii tesidano eeta naa biotisho oleng. Koree in'daiki pooki natuunoki te Greenhouse naa keeta naa afya sidai, arashu biotisho naa sidai naa keidim ataa sidai tialo osesen loltung'ani aah keiasisho naaa vizuri tentuiaraki natabaaki oleng naake ketoishote oleng tesiana sapuk.

Ore enchekulolet na endaa sidai oleng' adamu toolarin kumok oima tesiadi naa kanyorr apa atuuno enchekulolet ashu aitobiraki naa enoshikata duo etubulua ashu itayuo naa ilanterera lenye naa kendaa namelok sidai oleng' namelok naa kanyorr doi oleng' ainosa amu kendaa sii duo sidai tosesen loltung'ani naa keponiki sii oltung'ani aaku naa nutrients tosesen pee iendelea ashu pee epuo naa dukuya te biotisho sidai osesen.

Oore bisikuiti naa entoki naitoburunyieki arashu ken'daa naitobirunyieki engano, oore kuuna tokitin naa keponi enkare neponi enkiti sukari tiatua, peyie etumoki naa atamelono. Oore sii peyie eponi neponi enkiti aare negolu peyie etumoki naa aitobira eena toki. Neimieki naa aatua imashinini peyie eitau naa kuuna bisikut nepiki inkardasini napashipaasha.

Keisidai ena siai oleng naa kaidim atejo kaata eng'eno naipirta ena kipeta amu kore paajo atem adol kore naa peetai emasho esiai neyieu neesi peee naa epiki duo social media peetumi naa indamunot sidan oleng amu kadol ajo keretisho tiatu enkishui oltung'ani

Kesidai oleng tenilo oltung'ani enkipototo ormarei mauu oore itii enkipototo ormarei naa idipa atayiolo naa iltung'anak losotua linyi, neibung'ubung'u naa osotua niretirete aate naa aaku naa nabo, peyie itumoki atopon dukuya tiatua ormarei. Kesidai oleng teneyiolouno iltung'anak, lotii atua ormarei, neyiolou naa aajo kenyoo iasita naa kanyoo eidim ataas peyie etumoki atopon dukuya tiatua ormarei lenye, peyie etumoki naa ateshet aate tiatua ormarei lenye.

Ore pee elo nataasaka oltung'ani esiai neitu naa eshipakino ashu naa nitu itiship esiai nataasaka naa kaya naa eroruata aitoki aigil naa ena siai aas oleng' naa aitobiraki naa ena enarikinoto enaa enayio tele tung'ani ashu naa olainying'ani duo ena eneyieuta. Ore pee itu eshipakino naa adol sinanu ajo torrono naa kenarikino naa naigil naas naa enaa eyieunoto enye pee etumoki naa atishipayu pee eigilu naa ashu pee itoki naa aipotu enkae siai eiimu naa nkaik ainei.

Oore eele jiko okoa naa kesidai oleng teniasishoreki amuu keidim oltung'ani ataasa enaba enaa oropiyiani naata. Koree olainyiang'ani oba oyieu neitumia eele jiko oka naa keidim naaji neitau iropiyiani nelak naa kuna tokens eneba naa enaa iropiyiani niata, naa keidim naa aitumia eele jiko oka tenkata naa enaba naa esiana oropiyiani natalaa. Naa kesidai oleng amuu iina naa peyie eeta iropiyiani kumok naa iidim naa atalaa niasie esiai enaba naa eniyieuta, terishata naba enaa eniyieuta.

Olainyiang'ani lang' sidai teele duka lang', kashipa oleng' tentiaraki nitalaa embata oropiyiani, enaa kitoduaa naake aajo iyieuta egari ee pick up enaa isuzu kake oore tenaa saa arashu tenakata nemekiata naa enaari kake keyauni tonetaana. Ajo duo aake sidai nabo enilo dukuya alak ropiyaini pee oore keenya eelo abau egari aaku naa iwikii aare nalusoo nitum naa egari iino io aidipa naa atalaa iropiyiani nilotu aaya egari iino too eikii aare naponu.

Kesidai naa oleng' imashinini esiariani oropiyaini naa kesidai oleng' esiai enye amu kisho oltung'ani meteng'ena naa nitodol ashu naa niisum intokitin sidan ong'ejuko enaa ake naa keret naa sininye oleng' tialo enkishui enye naa kesidai naa sii tena oleng' amu keret naa oltung'ani metoduaa ntokitin naa naagira apuo dukuya tenkop na ntokitin naagira aiendelea onaasa tenkop pookin telulung'ata.

Ketoronok oleng enaa pee eiminie oltung'ani ilolan lenyenak, naa keeme sii tenaa peyie eiminie oltung'ani ilolan lenyenak niaku oore enaa eniidim atareto naa oltung'ani otii naa enteke kiiti, egira naa iaku duo eiminie ilolan lenyenak naa kin'dim naa aitasheyie amuu oore naa ina teke naa keitashe naa tochot pooki amuu oore naa iina teeke naa keidim aitasho tonchot pooki naa iidim naa aitasheyie naa nitumoki naa ataretu meing'oru ilolan lenyenak tenchoto naa naiminie peetumoki naa anoto sininye peetum enchipai duo eenye naata.

Kajo sore oleng tenkaraki iropiani inono nainyalari, tena benki ang e KCB, kiretu iyie asuj adol ajo kanyoo nataase tena, aaku naa account ino ena naa natii ena benki e KCB, kigira asujita ayiolou ajo kanyoo nagira ainyalaa iropiani inono te benki ino naa kajo sore oleng naomon naake ting'iria pee kitumoki atodol ajo kanyoo nataase pekioshoki iyie esimu tenkata dorop oleng ajo sore oleng na ting'iria matodol ajo kanyoo nagira aasa.

Ketorono oleng' naa tenepuku naa enyamali ositima tenchoto, aku naa metumito iltung'anak ositima, ore naa ositima naa entoki naidim atareto iltung'ana oleng naa keas na esiai sapuk oleng eanaake tialo naa enkishui oltung'ani. Ore anaa olaitashekinoni le murua efacebook nchere etumito iltung'ana ositima kaidim naa aawa eroruata nchere peewuoi ashu airuaya naa laasak laini pewuo adol ajo kanyoo nagira asa pee mebaya ositima ine ashu kanyoo nainyale pemetumito iltung'ana ositima petumoki naa atayolo enetii enyamali neitobiri terishata nemeedo.

Ashe oleng olainyang'ani land lolduka le Carrefour, ajo ashe oleng tenkarake nitooshoko yook esimu, naa katishipe sii oleng tenkarake eneyeuta naa pee kiasaki iyie. Kajo naa kiata, ore tolduka lang nikiata intokitin kumok oleng nekindim atimirr, naa ajo nai payiolou entoki naai niyeu iyie nikiasakini pee kitumoki naa atayiolo pekitumoki naa ataret iyie , naa kindim sii ayaki iyie mpaka enimanya kulingana naa anaa eniyeuta. Ajo naa ashe oleng, naa karibu oleng.

Ashe oleng entawuo ai kitooshoko esimu, aaku naa eena ayioni iino niyieu nirikuu sukuul ang' aah eena collage e utalii. Kesidai eena collage oleng naa kayiolo aajo koore peyie elotu eena ayioni iino aisoma naa ketum sii eena ng'eno duo eyiarare, amuu kelo ke collage sidai ena naa keitamok inkera naa keutaki sii imbaa kumok oleng' naa keutaki sii imba kumok oleng' naa kenarikino neyiolou peyie ias eena siai eyiarare.

Ajo naa sore oleng tenkaraki naa engunyguny nainoto ino ajo naa mitumito ashu mitii naa esiana olelo ogira ajing emasho enkidipata e sukuul, naa kajo sore oleng. Kajo ore enetupukunye naa enyamali naa kelelek netii naa imakisi nemetii atua naa ena system e sukuul na ajo nai piilo aing'uraa naa peyie kitum ajo kanyoo duo nataase pee mitii esiana olelo ogira ajing emasho enkidipata e sukuul. Neaku aomon naa shomo ing'urai pee kiliki tenkata nemeado paatumoki naa atareto piijing atua lelo otii emasho enkidipata e sukuul.

Koore zuri naa keirobot arashu naake entoki natii atua system ee My safaricom app naa keninye naa naidim naa ataretu oltung'ani tialo eena shoto ee internrt egira naa arashu naa teena shoto ee safaricom egira oltung'ani aiparu inkikilikuanot napaashipaasha naa keidim ataretu neyiolou aajo kanyoo naasa terishata naaje, wentoki naa naidim ataasa oltung'ani peyie itumoki ataasa etoki naiparwa. Oore sii teneiparu oltung'ani esiai tiatua eena naajo Zuri naa ninye nekiliki aajo kanyoo iidim ataasa.

Kesidai oleng nabo eata oltung'ani KRA tialo naa enkishui enye opooki toki naasita tena kop. Ore emboloto e KRA naa eyeu naa neata oltung'ani enkipande, ashu naa nira oltung'ani oitabayie ilarin tomon o isiet meilepa. Kelelek oleng emboloto e KRA amu kelo oltung'ani aaku naa cyber enetii naa enkomputa peitumoki atabolo, naake process kiti oleng ashu ke enkiti siai oleng naa keretisho naa nabo eata oltung'ani KRA amu keretisho oleng, indim atayiolo ajo kebaa tax nilakita, naa kebaa naa kanyoo eifaa nias pitumoki atalaa ena tax naa kebaa iropiani nawuonu embenki ino tesiai nitaasa.

Kesidai enkisoma edijtol oleng, naa keisidai amu eret oltung'ani metayiolou imbaa kumok nagira aasa toloing'ang'e. Ore enkampuni e Safaricom ashu enkampuni e Safaricom, entoki naidim ataas enkampuni e Safaricom, peetumoki naa ailepunyie enkisoma e dijitol tenkop naa nabo naa sii eitadou the cost e data naa duo epik kuna boosters inkuapi naapaashipaasha petumoki naa ailepunye network petum iltung'anak ainoto naa eneiko peyie ebaya, ashu ebaiki intanet, petumoki naa aisomata nedol naa intokitin kumok nagira aasa tenkop eimu ina ng'eno e intanet.

Kesidai oleng decoda e tv naa kesidai amu keata naa inkitesheni kumok nindim atodua oltung'ani, indim atodua empira, indim atodua inkipindini tofauti tofauti naapaashipashaa tenkarake ashu naa tialo intokitin nagira aasa tenkop. Kesidai oleng, ore pee iyeu nitum decoda ino e tv naa indim ashomo olduka otaaniki enkop nimanya anaa ewueji nimanya naa indim ainoto decoda e DSTV naa indim atalaa tewueji nitii aaku ore ena decoda naa eata inambai naa inim atoosho aaku naa siininye entoki nindim atalaa, a akaunt nilaaki kuna rupian piitumoki naa atodua kuna kitesheni naapaashipaasha tena decoda e DSTV.

Ore naa tenkarake imbaa kumok nagira aimaa iltung'ana le Garisa, aau meata inkoitoi sidain, o kuna akeyie sidai naa idim ataasa serkali e Kenya inkibelekenya aaku naa neilepunye enchetata olbarabarani, o nkoitoi naa naapaashipaasha, o nkajijik sidan, neidim sii tena airediuso aaku naa cost e nkishui teinaalo enchoto e Garisa naa ninye naa naidim aikuna metaa keaku keretisho KRA oleng tinakop e Garisa petumoki naa atareto iltung'ana lina kaunti e Garisa.

Ang'as taa ajo sore oleng, sore olainyang'ani lang lolduka le KFC te ntoki naa nataase. Mekiyiolo duo ajo keidim ataasai ina kake etaase naa kake me tenyorrata aang. Ajo taa sore oleng, naa ore kuna rupiani nikitudung'oki kat e are, ke kishukokini naa ake amu ebaiki duo netii entoki nataasa tenkarake network nainyale. Sore oleng naa indim ashomo ntee kishukokini iropiani ningil ake alotu ai olong ashu ore pee kintoki aitamai naa ioshu esimu aoshoki naa iyook too nambai natii ina app ang e KFC, ashe oleng.

Ang'as taa ajo sore oleng, sore oleng olainyang'ani lang le nkampuni e Boxleo logistics. Kore entoki nataasa tenkarake lelo lolan linono letu ebau, naa eata nkaiolong entoki natupukuo tenkampuni, ninye naa pee eimutiyieki ele lola lino pee eitu ebau. Keyaunu olola lino taisere too sai enkakenya naa kebau oleng naa kebau a sidan oleng ewei nitii nemeigil aikata aasa entoki naijo ena, kake etaase nkaiolong tenkarake enkiti toki natupukuo ake te nkampuni ang. Kiomon iyie ajo tapaliki iyook amu meigil aikata aasa entoki naijo ena naa iendelea ashu topona dukuya taasisho o yook.

Ore oshi nabo esapuk enchan sapuk ashu naa tenepuku enchan sapuk tenkata najo ena kegol oleng peepuku indekei ashu keimutie oleng indekei sapuku aaku naa ninye naidim aaffecta toloing'ang'e teidie. Ajo sore oleng tenkarake ena nataase, ore pee, nelo naa metaa neishari enchan naake kewuonu naake ndekei naa keidim ashom naake te sidai neasa naake anaa enekiieu pooki, mating'iria taake amu keaku, kelusoo naake enchan naa keasa naake esiai anaa enetiu oshi ake.

Akesidai oleng enkitobirata e visa ekesidai oleng amu keret oltung'ani meshomo nkuapi naalakwa, aaku naa nkwapi olashumba. Ore enkitobirata e visa neyeu neata oltung'ani enkipande enye, neata sii passport aa ninye naa duo sidai teneata oltung'ani naa ninye naa naispecifai ayelou naa ajo kaa kop iyeu nilo, naa ore siitena enkitobirata e visa naa keyeu neata naa oltung'ani esiana o ropiani naa ninche naa naretu meshomo nekwa kuapi naalakwa ebaa naa ana enkata nayeu nelo.

Kesidai oleng ena app naji Skrill tesimu naa ninye naa ninye ereweki iropiani awuo inkuapi naalakwa. Kore metaa neyeu oltung'ani nirewaki oltung'ani iropiani otii naa enkai kop, naake eitumia naa sininye ena app najo naa skrill airuaki oltung'ani iropiani. Ore pelo metaa nimitumito naa olkilikuai lenkitisipata naa ajo ainoto iropiani ashu naa iterewa iropiani arewaki likai tung'ani naa keas naa entoki najo refresh a iyetuu na ashu ijut ena screen duo esimu ino piitumoki naa ainoto olkilikuai tenkata nemeado.

Ore tonkatitin kumok naa keasa mbaa nchere, kelelek eiruaya oltung'ani iropiani te mpesa airuaya benki nemebaya iropiani. Ore pelo metaa mebaya iropiani, keifaa naa anaa kenarikino naa neing'uraa oltung'ani ajo kanyoo nataase kelelek etii shida ashu enyamali e network aloo naa esimu ino. Neaku ore teneitu etum iropiani te benki ning'ura naa mpesa adol ajo kebaa iropiani duo natii aaku ore iyiolo ajo kebaa duo iropiani natii indipa atetema airuaya iropiani meshomo benki pee itumoki atayolo ajo kaji etupukunye enyamali pii iyiolou naa ajo kai inko pee itum iropiani natii mpesa meshomo benki.

Kore too simui ekuna olong'i naa kelo naa nepuku enyamali aaku naa meibung esimu network naa ore pee eany esimu eibung network naa indim naa ashomo ewueji neji setting ning'uraa naa esimu enchoto e networking. Ore pee idol enchoto e network te simu naa indim na ashomo ewueji nintobirie esimu, ning'uraa naa keata entoki najo 3G, 4G ashu 5G ipirta naa anaa esimu niata. Ore nabo mibung'ita naa network etii 3G nepik naa 4G ashu 5G piitumoki naa ainoto network oleng. Kake ore sii tena peitu eitoki duo aibung oleng, nindim naa aawa enolfundi meing'urai naa aitobir adol ajo kanyoo enyamali naata esimu ino pee meibung'ita naa network oleng.

Ketorono oleng nabo eiminie oltung'ani enkadi enye e ATM embenki amu keidim oltung'ani aawa iropiani imiyiolo neisulai naa duo oltung'ani oyiolo ena pin nindim atipika pee intai iropiani. Neaku ore eniindim ataasa nabo iminie ashu nabo etupuroyoki ena ATM neyiolo oltung'ani, nelelek idolita anaa ore oltung'ani owaa neyiolo naa pin aaku naa ninye indim aitainye iropiani te benki naa ioshoki naa aliki oltung'ani le benki pee idiactivate ina ATM ino metaa mekure easisho, tenkiti kata ebaa naa anaa itum eninko pee intayu kuna ropiani eitu eitayu likai tung'ani.

Keng'wes oleng imbaa ositima naa toronok oleng iina peyie elo metaa netii naa ositima netupukuo naa enyamali eisulaki naa nabo etusulari enchata, ositima teina temurua, nitii oltung'ani. Keng'wes oleng amuu keidim ataara iltung'anak naa keidim sii ataara ing'wesi natii naa inakop. Oore peyie elo netupukuo embaye naijo iina naa iidim atooshoki naa kuulo tung'anak le KPLC niliki naa enyamali natupukuo, peyie etumoki naa ataret iltung'anak teine eton naa eitu eitau ositima enyamali.

Ore enkare naa entoki etipat oleng tolsesen loltung'ani naa tipat si oleng te nkishui oltung'ani, amu mindim atasa oltungani toki miata enkare naa tewei nimanya ashu metii enkare atua enkishui ino. Ore peelo metaa nikinyali ashu neinyalaki enkare tewei nimany, aaku naa neilepieki iropiani enkare, naa indim atooshoki enkampuni lelo loitasheki naa enkare nilikio na enyamali niliki eneikunaki naa pekinyali petumoki atodol naa enikingo naa pee kiret, nitum naa enkare, neiredius naa sininye cost enkinyang'unoto enkare te nkop ashu naa tewei nimanya.

Ore sikiza naa olaranyi laa ore nabo kioshoki oltung'ani nening' eranyita te simu enye tenashoto aaku naa iyie otipika naa ore nabo kioshoki ninye nening naa ninye eranyitta. Ore sikiza naa ilaranyi loitaituo iltung'ana ashu kulo aranyak opaashipaasha naa ore kuna rupiani sii naa ninche epik neaku enkadi, nedung'i sii iropiani aa inchilingini are. Ore naa apa tenkata naima naa keji kedung'i enchilingi nabo naa ore kuna olong'i, neilepieki metaa inchilingini are naa ninje na taata kewuo account ele tung'ani aranyani. Ketorrono oleng nabo eilepieki iropiani amu keinyal naa sininye iltung'ana kulo otamoo edung'i enchilingi nabo, naa ore naa peilepieki awuo inchilingini are netaa naa torronoi, ke torrono oleng, neifaa naa nedoli ina bae oleng pee meitoki naa ainyalaa kulo kulie tung'ana.

Kore enkoteli naa ewueji nedaare iltung'anak, arashu eneinosie iltung'anak en'daa enoshi kata eipang'ua tiang nening' peyie einos en'daa. Ketoronok enkoteli naake naa keitu eisuji amuu oore naaake peyie eitu esuji naa kesuuji keitadoyio naa afya oltung'ani naa toronok iina oleng. Kesidai oleng teneisuji enkoteli naa kaisidai oleng teniaku kenyil pooki kaata etii naa kulo tung'anak odaa tenkoteli, peyie etumoki naa aiko iltung'nak kmok metaa keponu naa tenkaraki en'daa sidai wenkisujata naisujaki en'da oteli.

Endaa sidai oleng ena tebiotisho oltung'ani naa kesidai oleng, ore shai ekule aku naa eneteyierieki enateyieruoki etii naa kule atua naa kesidai oleng naa sidai sii sininye enchopololet tebiotisho oltung'ani naa keshet naa osesen loltung'ani oleng. Ore naa ena daa naa sidai teneinosi te saa enkakenya peetumoki na oltung'ani anoto nguvu naidim ataasie esiai anake tiatua enkishui enye.

Ore ovakado naa olmatundai sidai oleng, naa keidimi ainosa o ndaiki naapaashipaasha naa tepoki shoto. Ore ena daa naa kesidai oleng a ore peikur olvakado okulie daiki naa kesidai oleng, naa kesidai oleng te biotisho oltung'ani naa keponu sii intokin naijo nutrients tolsesen loltung'ani naa keponu sii fats tolsesen loltung'ani. Kesidai oleng teneinosh oltung'ani olvakaado te pooki daa nanya aaku naa te ndaa edama o wenenteipa si sininye.

Ore smokie naa wenchopololet aaku naa netii mandazi atua naa kendaa sidai oleng' tenkishui oltumg'ani keretu oltung'ani tebiotisho. Ore peinos oltung'ani ena daa toosai enkakenya eton eitu naa edumunye aas esiai yeyote naifaa duo neas teina olong etaata. Kesidai oleng tebiotisho oltung'ani naa ore eninko peintobir, naa ore kuna smokie naa ipik atua eilata, enailata nayierieki impuka ashu nkuek. Ore pee ipik ning'ua naa nteya erishata dorop oleng petumoki naa aoo peinosayu naa, peaku sidai petumoki oltung'ani ainosa.

Ore ilpaek tenekuri olmaragwe ashu o nkiri nepiki naa ilnyanya atua naa endaa sidai oleng. Indim aitobira kulo paek metaa keaku olkeseri ashu naa keaku endaa emua naa niyeuta naa kesidai oleng tiatua osesen loltung'ani, ore ena daa na indim aitukutu ipaek metaa neoku, nintoki naa apon olmaragwe tiatua, nipon naa inkiri pee etumoki naa ataa endaa sidai oleng. Ke endaa sidai oleng naa sidai tebiotisho oltung'ana.

Kore pancake naa endaa sidai, aaku naa endaa naata emean natiu anaa ene chapati, naake sidai oleng' kesidai naleng' tosesen loltung'ani tenekuri, ashu tenenyai we enchopololet, neaku naa tenei shoori o shai keisidai eleng' nabo einos oltung'ani amu, keshet osesen loltung'ani, naake sidai sii tena oleng' amu keinosayu naa naa endaa namelok oleng' naa kesidai, kesidai pii amu keata naa intokitin sidan oleng'tosesen loltung'ani anaa nutrients o fibre apik atua osesen, loltung'ani.

Ore nkiri nakuri onkwek aa nkwek naa ekienyejini naa kisidai oleng' teninoseki orgali. Ore orgali naa edaa sidia oleng' na keutiti irpaek nepuoi naa ashu neponi naa enkare petumoki oltung'ani aitobira orgali. Keisidai oleng' amu kesidai, keshet osesen oltung'ani na kisidai sii teina sesen loltunga'ni amu kepon naa meeta keeta oltung'ani ngufu pemula naa ashu peeku duo kaata naa biotisho sidai oleng'.

Ore chips na endaa sidai oleng naitobirunyeki atua nkwashen aaku naa ore nkwashen sininche na keuni ore pii itauni asidai oleng tosesen loltungani loltung'ani, kore chips na endaa nakitobirunyeki aaku ake kepiki eilata nitobiruni nesidanu na oleng amu kinasai toi Oleng' amu kaisidai, nenyae anaa orgali ashu enyae sidai oleng tosesen loltung'ani.

Ore eyiarare endaa tiaulo ashu teboo naa eata naa sininye enyamali enye amu indim ateyiera endaa teboo nidol naa ajo ketii kulo ojong'ok onapita imoyiaritin naa ore peejing ena daa naake keitasur oltung'ani kuna moyiaritin naa keidim naa ayautu enyamali tiatua osesen loltung'ani. Neaku ore ena bae mee sidai oleng naa ninye naa peinoto iltung'ana aibelekenya etadua naa ajo torrono nabo eyerisho ashu nabo eyer naa endaa tiaulo naa ninye naa kuna olong'i pee eyeri endaa tiaji naa tenkarake afya oltung'ani naa peetumoki naa ataa kegira naa aarip pear, pee etem naa apaash ele ojong'ani naa ashu olchafu naa otii aulo.

endaa namelok oleng na kesidai sii oleng, ore piyier enkwashe na ore peoku na endaa namelok teneaku inasa oltungani nkwashen ore naa pinya nitum na engolon nitum naa kuna nutrients nanapita kuna kwashen na kidim ena atesheta osesen lino na keyau esidano tialo biotisho oltungani, kesidai oleng na kelelek na eyiarare enye na kesidai pii tenilo metaaneponie shai ,ngwashe oshai na kesidai oleng

Ore ilnyanya o kitunguu naa kentokitin sidan oleng', ntokitin sidain oleng' naa ninche ingredients napiki endaa neitamelon oleng. Ore naa eton eitu interru ayier endaa na lazima naa ping'as naa apik kulo nyanya ashu idung'udung peepik atua naa esufuria pee itumoki atipika nipon naa eilata, nipon sii ninye shumbi, piitumoki aitobirru kulo aaku naa itipika atua eilata pee itumoki naa sasa atipika endaa iendelea naa ayer, piipon dukuya ayer ena daa amu keoku emelok pii.

Ore sinkir naa endaa sidai oleng naa kajo kesidai nabo einos oltung'ani amu keata naa enaponu tosesen loltung'ani aaku naa protein. Ore eninko pee intobir osinkiri naa indim atipika eilata, nipik naa metaa fried oleng, ore pindip aifraya ele sinkiri nipik bata nisus kulo nyanya nipik naa entoki najo dania nipik eilata, nipik sininye shumbi, nipik duo metaa ketisidana oleng. Ore pindip atipika nintadoki naa ele sinkiri atua ena toki nindipa aitobira aku naa ninye kuna spices aku naa ilnyanya woina kitunguu netii naa noo dania atua, ore peindip atipika, nidol naa ajo neaku endaa sidai oleng.

Kendaa sidai spaghettis nabo enkulie ormushele neeku ore siyie spaghettis naa endaa sidai oleng' naa keeta eneshet tiatua osesen loltung'ani, ore ena daa pee idipi aitobiru ore piidipi naa aitobirr naa kesidai oleng' amu kiindim ainosie kulie daiki napaashipaasha, kore ena daa naa kinosi ake enaa kulie daiki kuna naake ekawaida ena enatamoo iltung'anak naa kore ena daa iindim ainosa igira aitumia kuna tokitin naitumiai nijio nkijikoni ake naa keetai naa ina naji fork pee itumoki naa ataama tesidai ninya o enkiti toki nijio enkare ashu naa netii shaai.

Kesidai oleng a ore eata pooki ng'ai eneloito, nenyok naa arip ajo kenyoo nenyenak naa kanyoo enemenenye, ore naa tene nainoto ajo ore olola laata nemeolalai naa kanyor duo paayiolou ajo koleng'ai naa petumoki naa sininye olopeny anoto petumoki naa atodua enaidim ataasa sininye pelo naa tesidai neing'ua na ena bae naa keiminie olola lenye petumoki naa ashomo neinot entoki nayeuta nebaya teseriani.

Kore intanet naa kesidai oleng naa ore duo tesidai naa kesidai nabo eing'oruni inkoitoi nagilunokereki inyamalitin nagira naa ateen naa intanet peemeas esiai sidai oleng. Kore enkampuni aaku naa ene EdTech naa kenarikino naa neya aaku naa boostas endaalo naalamita town peetumoki naa aitalamai kuna nyamalitin naatumito ninche te intanet peenotoki, peetumoki naa ilkastomani lenche aaku naa kulo ainyang'ak lenche pee etumoki naa ainoto ena intanet abaiki naa ninche sasa tedialo nalakwaniki town.

Ore emasho naa entoki sidai oleng', kesidai oleng' tolosho nabo epuo iltung'anak emasho naa ore sii epoito kuna masho sidai nabo enyianguni entikiti amu ore pee inyiangu entikiti naa ninye naa naret olopeny emasho peetum naa sininye ainyiang'u tenkaraki naa esiai naasita. Ore sii ilaitashoki emasho naa oltung'ani sidai oleng' nabo itumure naa ore itumure iliki kenarikino naa niliki ajo kanyio duo iyieu tena masho naa kesidai naa sii nabo igelu tiatua kulo aatabaitia ina masho pee kiyielouni. Kesidai nabo irorie pee keyiolouni niliki esidano ashu kanyio duo iyieu nabo kesidai iliki peekitomoki atayiolo nikidamu ashuu naa nikintambui noolong tina masho aa taa eium iloitashekinoni lina masho.

Ore pooki siai naa keata ngolikinot enyena naa keata enkidimata naidim oltung'ani atimirie kuna ngolikinot aku naa tialo esiai naasita. Ore emirare olkeek neata ngolikinot kumok naapaashipaasha anaa eidim oltung'ani naa aiminie naa kulo duo ainyang'at lenyena naa keidim ashom tenkarake naa mekure etii oltung'ani oidim ainyang'u naa tenkarake naa esiai naasita iltung'ana tenkarake mekure eyeu neitumia kulo keek duo sininche. Keidim oltung'ani atimira ashu naa atimira kuna ngolikinot ashu naa aidima kuna ngolikinot too nkoitoi napashipaasha naa nabo naa eaku determined tesiai naasita petumoki naa atimira kuna ngolikinot.

Ore empalai e kra naa sidai oleng' nabo edung' oltung'ani, naa ore naa ntokitin naaidim ataasa oltung'ani aaku naa naaidim ainyala oltung'ani duo ashu nkitalaanat naaidim ataasa oltung'ani noshi kata edungito ashu eiputita naa empalai e kra naa eidim oltung'ani ataalana nepik entoki naa najo business obligation aaku naa meninye eishaa ashu naa nepik naa enkarna oltung'ani aaninye noolaigeroni, olaigeroni aaninye employer nemeninye. Ashuu naa nepik biashara naa ninye tofauti alang' duo neifaa neishaa naa neiger.

Keisidai keisaidai oleng ena siai e customer care aaku naa e Safaricom erish naa inyamalitin amu kekumok oshi inyamalitin naatum iltung'ana aaku keidim airasha oltung'ani, eitaasaki skaming naa kore naa peioshoki ele customer care naa keidim naa atereto oltung'ani tenelelek duo neayieki iropiani ashu naa neitaiyeki iropiani te akaont enye, aaku naa natii empesa, naa keidim sii ataretu ele Safaricom customer care atumoki naa aibooy kuna ropiani mincho ewuo natii naa emoesa enye peewuo naa enele tung'ani duo opurito. kesidai oleng' amu keret iltung'ana naake keatai sii inyamalitin naapasha tialo naa ina siai enye e Safaricom.

Keisidai oleng' internet teneitumiya iltung'ana naa kore eneiko kuna apmunini naa naishooyo internet pee etumoki naa ataret iltung'ana te esidai naa nabo naa eitadou kuna cost of nini naimiirta internet amu ketii inkampunini naamir internet too, too iropiani kumok oleng' naake keidim naake atejo iltung'ana eneikah naa teneing'waa duo aitumiya ena internet amu kre naa pee ijo atem aadol naake kemirtai oleng' ena internet too iropiani kumok oleng' naa ninye naa naiyalita. Naa kenarikinino sii teena neyau naa kulo tung'ana network ayaa idialo e kuna shot naalaita naa taun amu keten maa, kore kulo tung'ana loo internet naa kegira naa aifokas naleng' o kulo tung'ana oomanya taun, nerikino kuldo oolamita taun ajo kenarikino sii ninche neitumiya internet neaku kore eneiko peeret kulo tung'ana naa nabo eya naa ina internet aitinyikaki kuldo tung'ana naa olamita taun pee etumoki naa sininche anoto internet.

Kore solar na entoki sidai tenitumia oltungani aku ninche naretu oltungani enoshi kata duo metii ositima, ketii nkampunini kumok namir solar nakumok nkampunini kumok namir password kuna napuo aas installation kumok nkampunini anaa enajo cp resource limited nakemir isolai na ke install solai tonchot napashipasha, oltunganak lenye metaa nche oinyangu ntokitin teninche, kinyangu na keya nepikaki na solai tewueji nishaa

Kegol oleng entoki nindipa ainyang'a oltung'ani piindim atushuko olduka laijo supermarket amu ore oshi entoki naidipaki atimir ashu eninyang'a oltung'ani te supermarket naa kegol oleng peindim atushuko arashu naake tenelo nitum na olduka loltung'ani aaku naa personal shop ninye naa naidim aikuna, indim atushuko naa kenyoraa naa kulo tung'ana, kegol oleng naa kegol amu ore naa kunatokitin enye naa ketii naa atua kuna ikomputani naa ore peidip atimir, meata eneiko pee eitoki ashukoki aya naa atua idiwei peetumoki atimiraki likai tung'ani.

Koree KPLC naa encampuni sapuk oleng' naa ketaa siisi ninche app enye naa aku applications enye naati KPLC app naa ore piyeu nilak naa ena ning'i enye alakie ena tokens enye alakie naa ormutandao, idim naa atalakie ketaa ninche paybill enye natipika. Ore naa account neeta naa, keti account atua eda meter nikinchokij tiatua aji ashu teweji nimanya, pitumoki naa atalaa KPLC ositima tenchoto naa nitii oo telakuani enabaa naa enitii pitum atalaki ninche pitum ositima.

Ore enkisoma e digital naa kesidai oleng' netaa sii sininye entorroni enye. Naa ore sii sininye enkisoma musana naa kesidai ake oleng' amu eya oltung'ani enkata enye sapuk aisuma naa kedol naa intokitin kumok, nitumoki naa atoning'u naa niyiolou oleng'. Ore naa enkisoma e digital ijo masipu oleng' amu ore enjoto sapuk naakitumia internet naa ore oltungani eeta esimu ashu enkomputa nagira naa aitumiya iyaa naa enadamunuto aaku naa attention keya aiminie tena kisuma duo natii neeku ina ake naidim aikuna metaa keewu naa entoroni enye. Naa amu kiisum oltungani intokitin kumok naa tenkiti kata dorop oleng' neyiolou sii intokitin kumok nagira aendelea tenkopang', nalulung'a.

Ore naa tolosho le Kenya na tenelo metaa ninyala ematatu, etarruoyie kedoli na ajo kang'ae nataasa ajo kang'ae ajo kang'ae nataasa entoronok ashu kanyio etaasa neaku ore si ena endoli naa oshi oltungani anaa naa toki natonyoragie peishori driving licence peyiolouni ajo olderefai nerewisi, ninnye enarikino nepik orbaribara

Kesidai ena daa oleng naa kemelok oleng aaku ore eneikuni peeyieri naa kepiki enkare, neitokini aapik kuna spices yioloti anaa ilnyanya, kitunguu kuna garlic-kitunguu saumu neatai naa kuna pookin naifaa nanarikino nepiki. Kure pee epiki sii tena neata nkulie tokitin naapiki teshumata auku naa epiki inkiri petumokini aitobira endaa anaa ena aaku naa ninye aoku sidai oleng tolsesen loltung'ani amu keretisho oleng.

Kore ormasuri naa endaa sidai oleng na keisidai oleng tosesen loltung'ani keeta enaret oltung'ani naa keeta sii enaret osese loltung'ani kore enkitobirata ena daa naitaini naa tolchamba ashuu inaitaini embata enoshi kata duo egueti aitayu naa inkinyat pookin peetumoki naa atipik enkima kipik naa keisus naa irnyanya enaa nena spices pookin aa dania nipik kitunkuu nipik irnyanya nipik eilata siininye peeitumoki naa atipika endaa ore peeitumoki atipika nipik naa enkare teshumata meeta kemenya ninye enkima ninye pee eku naa aitobiraki oleng

Kore samosa naa endaa sidai oleng' aaku naa endaa napuku toontokitin kumok aaku indim aitobira samosa o nkiri nake indim aitobira sii samosa entoki naji ndengu ore samosa naa keitobiruni entoki najo mochapati nabebek oleng' halafu nepiki naa ndengu atua pitumoki naa atipika atua eilata, niyerr naa tiatua eilata metaa neoku oleng'. Ore peoku oleng' nidol naa anaa eyiau anaa mandasi. Ore peepuku anaa mandasi naa kendaa namelok oleng' naa kesidai oleng' aaku naa keata ereteto tialo osesen loltung'ani.

Kore nkirik na endaa sidai oleng nakesidai si tosesen loltungani amu keponu naa, nutrients tosesen loltungani, ore nkirik naa kitobiri tiatua eialata ore aaku naa fried na kitobiri naa eilatamitobiri oleng nepiki naa nkirik atua nidol na ajo neoku oleng neaku mekute eeta nkare tiatua, niponi naa orgali ashu mpuka ,orgali mpuka na kuna kienyeji natonyora oltungani nipik naa kuna spices nijo kitunguu, netii sininche kuna dania petumoki naa endaa ataa sidai endaa naa namelok oleng nainosayu.

Kenetipat ashu oletipat olmesuri oleng tolosho ashu naa te biotisho oltung'ani, kenetipat oleng to nkolong'i epoki olong ashu to nkatitin epooki olong ashu too nkiasin epooki olong. Ore olmesuri naa endaa sidai oleng naa sidai teneripi ashu naa duo neramati oleng metaa keisho neiu naa ilng'anayo sidan naa loata naa sininche biotisho sidai aaku eidim ainosa oltung'ani naa kening naa oltung'ani aa kesidai oleng. Ore sii tena olmesuri nabo eitunsai naa ashu nerukani duo oleng naa keidim naa ayau sii duo sininye ilng'anayo sidan naa ore pee emir oltung'ani naa ketum naa iropiani oleng naa keidim sii atareto kewan tialo enkishui enye.

Ore erukanare o nkishu naa sidai oleng aku naa kuna kishu naitaasi zero grazing aku kuna kishu nemeipung auwuo naa duo aadari onkulie. Kore tolosho lolmaasai naa kenoto ilmaasai aas ena siai netaa naa etayioloto esidano o nkishu narukani ashu inkishu naaripi tiang aku naa keishori osaatiai akulo napier grass kulo saatia digital naa keisho enkiteng metopiro oleng neramati na metaa kenkiteng naa naata biotisho oleng. Ore sii kuna kishu naa ketii inkishu kuna naa duo naake noonkiri ake netii naa kuna naa kelepi kesidai oleng amu ore inkishu naa ake naripi tiang' kuna nemewuoyie naa keata naa afya oleng amu meidim naa aibung'a imoyiaritin anaa kunda kulie nawuoyia naa ewuoita ashulare inkulie namoyia.

Kesiai sidai oleng ena, naa kademu oleng ajo kesidai oleng tenerukani inkinejik ashu nabo eripi inkinejik tiang amu kentoki sidai oleng. Ore inkinejik naa inkishu sidan oleng aku naa sidain oleng amu keidim aishoo iyook kule naa keidim sii aishoo oltung'ani metaa ore duo pii irukan enkine ino metaa keata duo biotisho oleng ashu naa kesidai oleng naa keidim oltung'ani atimira naa kiretu naa peitum iropiani sidan niindim aisomie inkerra inono ashu naa iasie duo kulie baa kumok naa naidim ataret olosho, neidim naa ataret olmarei telulung'ata.

Kore esiai e beauty ashu naa erukanare duo oo maua naa esiai sidai oleng ore piyeu oltung'ani niyolou ajo kai eikuni peerukani ashu kai eikuni peerakani maua ashu kai eikuni peepiki maua metaa sidan oleng naa indim ashomo oltung'ani sukuul, nisoma naa nilo naa duo tena shoto erukanare o nkaitubulu tofauti tofauti ashu naa naapaashipaasha pee itumoki atayolo ajo kai inko ashu kanyoo eyeuta kuna pee tumoki atubul oleng, naa kanyoo eitaasi peetumoki atobik ashu pee etum biotisho sidan oleng naa kanyoo ias oltung'ani pee itum naa market e kuna tokitin pee itumoki naa ainoto metaa ore piun nemelo sii duo aaku kesiai e pesho kake kesiai naa naata faida tialo naa enkishui ino ashu naa nekindim atareto tenkarake esiai naa niasita.

Kore taake enara entuuma, aaku naa nduuma naa entapukai nabo naa ore pee erakani naa esidai oleng' sii ninye, naa kentoki naa niindim atama oltung'ani, neata entokitin kumok naidim aitobira entuuma, neaku kesidai oleng'. Naa ore eunore enye arashu erakanare enye naa kelelek oleng' amu eyou naa neuni te ewueji natii enkare, nemeyou sii duo ewueji naake, metii naa duo empolea oleng' aisul, neaku kore erakanare enye naa elelek oleng' naake eretisho tolosho.

Ke endaa sidai oleng' ena aaku keitobiruni eimu naa inkwashen, naa ninche naa keninche eitummiayai naa ena daa. Ore ena daa naa sidai oleng', a,u keponuu naa eilata tiatua osesen, neata sii teena ikulie baa naidim ataasa tosesen loltung'ani neisulaki naaa eponaa biotisho oltung'ani. Aake endaa namelok oleng', naa keitobirunyeki inkwashen nepika naa duo kuna spices kulie naijo ilnyanya kuna kutikutik ake siiyie naijo eitamelon naakeyie pee eitamelon peitoki naake siiyie asidanu.

kore eunore olchai naa kesiai sidai oleng', naa keataa sii ninye tipat oleng' te tialo naa e kuna kaitubulu napaashipasha. Kore ena siai peyiou neyiolou oltung'ani naa peelo alo sukuul, anaa pee eng'as ayiolou ake iyie eimu naa ena eunore ashu nenyikaki kulo tung'ana le agirikacha duo ake iyie oleng'. Kore ena siai naa keyou nilo sukuul naa piyoulou ajo kanyoo indim ataasa pee iunisho anaa ias eton itum kulo, kuna aitubulu niintransplant ayaa enkai wueji. Esidai oleng' nabo iyou niyolou oltung'ani naa aisidai oleng' teniyou naaji nisum piidol ajo kainyoo enarikino nias piitumoki naa ataasa ashu naa atuunisho, piitumoki naa ataasa esiai e agirikacha.

Kore naa imbaa e ICT naa keihusu imbaa e kuna enkomputa duo, o kuna naa imbaa e internet oleng', naa ore ena sirkali naa keigira anyok ajo duo woi eitabaya ena siai e ICT pee ebaya naa kuna wuejitin naa naalamita olduka, pee etumoki naa kulo tung'ana naa atabaiki kuna baa e digitol, pee etumoki naa atayiolo imbaa enkopyuta neisom aa petum naa eng'eno enkompyuta naa sininche naa peetum atayiolou imbaa kumok naipirta naa enakop, eimu naa imbaa e ICT, neitoki naa sii teena aisom imbaa kumok eimu naa internet. Kore eimu ina ICT, naa inakata eyiolou iltung'ana imbaa kumok, naipirta naa internet o kulie kumok kumok naisom tilo ena shote e ICT duo oleng'.

Ore empesa naa enchoto nairuarieki ashu enkalo nairuarieki iropiani, aa toloing'ang'e, naa kore eton eitu iruaya oltung'ani iropiani naa aimie empesa naa keata entoki naa keutu ajo ng'ai igira airiwaki na ore eton eitu iruaya, keata ewueji naa ing'as naa aas confirmation kiliki naa ajo keninye iruaki arashu meninye. Neaku ore pee elo neaku mee ninye, kincho naa ajo ore paa ninye nirony one enamba naa nabo, ore pemeninye nirony are pee melo alotoki ele tung'ani naa inambai torok. Kore pe miyeu niruaya nambai torok naa ninye epik naa kinchooki ena option te two pee itumoki naa atudung'o ashu aikansel naa ena transaction pee meitoki naa alo alo inambai ashu peewuo iropiani kuna ambai torok.

Ore peelo metaa eterewa oltung'ani ashu neterewakaki oltung'ani iropiani torok naa keatai oshi inampai naake erewaki oltung'ani ena mesej ashu naa ele kilikwai, loterewaika inambaii pee etumoki naa atushukunye. Naa ore kuna ambai naa ong'wan imiet ile, naa ore peelo naa metaa neany ele tungani aaku ninye naa loterewakaki iropiani, eimu naa empesa, na keoshoki ele tung'ani oterewaayie iropiani customer care e safaricom ashu nelo empesa pee etumoki naa aaku keitasheiye kunda ropiani peyie meitoki aaku keitumiaya elde tung'ani duo oterewakaki pee etumokini naa atayiolo ajo kang'ai duo oata esipata pee eshukokini iropiani enyena pee mewuo kuna aambai torok.

Kore nkang'itie naalamita ntaonini aaku naa ntaoni naalakuaniki duo olduka naa keeta engoloto olng' te entumoto e network amu keitu naa itabaari network inaalo oleng' naa meibung' naa network oleng' arash kuna naatii ntaonini naa kekumok iltung'anak oleng' naa keeta sii tena kuna boosters aa ninche naa nailepunyie duo network metaa ketum naa iltung'anak network tesapuko naa ketum naa aanoto naa duo network naa kesidai alang' naa kuldo otii duo auluo olduka aa ninche naa otii nkang'itie.

Ore olaini naa ninye oretoki oltung'ani metaa keidim atoosho esimu ashu keidim anoto network nang'amarie likai tung'ani etii naa nchot napaashipaasha. Naa ore peeyieuni ninyang'u oltung'ani olaini naa keyeuni neata naa enkipande enye ninye naata nambai enkipande wempisha naidimi atoosho ena kipande peetumoki naa aigero ashu peetumoki oltung'ani ataa registered peinyang'u olaini loidim aitumia teintanet ashu naa teoshoto esimu opoki toki akeyie naa naipirta esimu naidim aitumia oltung'ani.

Kore olaini oimina, naa keidim aitumiya sii oltung'ani ata eidipa aimina, naa keas naa entoki naji renewal olaini. Kore olaini oimina peeshukuni naa keitoki ake alo oltung'ani we enkipande enye anaa noopa enetaassa eloito anyang'u olaini. Naa kelo oltung'ani we enkipaande keaku elo naa oltung'ani aas entoki najo replacement olaini naa kore naa peas ena replacement olaini naa ninye oitoki ashuku oladuo aini oimina, metaa neitoki naa aiteru aitumiyaa naas naa anaa eneasita opa ake.

Ore eunoto engano naa sidai oleng aaku naa kenetipat to losho le Kenya naake enetipat naa toonkang'itie ang aisul. Ore eunore engano naa sidai oleng amu ore engano naa entoki e tipat oleng a keishoo naa iyook mainoto iropiani, ore pee irem, pias enkiremore engamo naa indim oltung'ani ateyierie ashu aitobirunye intokitin kumok oleng, nalus naa tolosho, aaku naa ninye naidim aishoru iropiani. Ore enkiremore engano naa kesidai amu ore pee iremisho oltung'ani a ninche naa iremito naa indim atimira nekincho iropiani sidan olkeng niasie imbaa kumok tenkishui ino, naa kiret sii anaa aisomie inkera nintaas imbaa kumok oleng tenkishui ino. Neaku, kenetipat oleng, keketipat oleng.

Ore olosho le Homa Bay naa kegira naa aimaa inyamalin kumok oleng' aaku naa oolukuny. Kore naa ena naa ketupukuo nchere aaku mening'o naa ninche ilarikok lenye oopeny, naa kore naa etiu neija naa keyou naa anaa kenarikino naa neibung'a ninche oopeny, pee etumoki naa ataret ninche. Kore naa enduata aai naa pee eibung'a naa ilarikok netumoki naa duo ninye oopeny, aa kore naa pee eningo ilarikok pee etumoki naa duo ainoto eneiko pee eret aate, neibung'a neitoki sii aaret aate aa olosho lenye te elulung'ata.

Ore naa emurua aang' neata Sheikh oraa okuni, anaa kumok, kumok oleng' maidim atejo kera okuni, kake kumok oleng' aaku naa naa ketii obo oji Sheikh Mohamed, neatai sii olikai oji Sheikh aaku naa ninye eji Salaam, kore naa olikai neji Asman. Kore naa kulo sheikh naa keas esiai oleng' sidai, aa kegira naa aitutum iltung'ana tolosho naa kegira aitamok iltung'ana esidano e naboisho, negira aitamok iltung'ana eneiko pee etoni tolnyora, netoni naa oleng' tolosho lang' o temurua pooki nalulung'a.

Kesipa, kore ilmwalimuni kumok le Kenya tenakata naa keteretenaki naa tialo enashoto naibung'i enkisoma e digitol, naa kajo na nanu ketaretwo ailepunye, enkisuma e digitol oleng' . Amu ore pee item aing'uraa inkera kumok anaa inkera e kuna oloong'i netaa keyiiolo imbaa kumok oleng' aa keyiolo naa aitumiya kuna kompyutas naa keiyiolo imbaa kumok oleng' naipirta naa ena kop e Kenya, ashu naa kulo oshon opaasha naa otaaniki kenya, te elulung'ata, neaku kesidai oleng, kore entoki naidim atejo naa ketaretwo naa amu keibung'a naa neitamoo naa inkera metaa ketayoloutuo eneiko pee eitumiya ena kisuma e digitol ayiolou imbaa kumok oleng' naipirta olosho lang' le Kenya.

Ore tukuane onkishu na sidai oleng temurua aang ,na kesidai oleng amu koree nkishu na kisho yiol kule ore sii nkishu na kisho yiok nkirik naa ore dii nkishu tormaasai naa kebenki, kejo oshi irmaasai ore nkishu na kebenki ormaasai amu ore tanakata ormaasani tenelo na kegoliki na kitau ake enkiteng nabo ashu nkishu are petumoki atimira neitumia na kuna ropiyani aas nena babe, ashu ena nayau engoloto tinakata, neaku kesidai oleng na kenetipat oleng onkishu telulungata ashu na duo temurua aang pookinamu keretisho oleng na kegira aret irmaasai kumok temurua aang.

Kesidai ena siai oleng, naa kenarikino teneasi tolosho kesidai oleng teneendelea, kore enanyor naa, kanyor naa teneponi metaa kesapukin imashinini metaa keitai naa aiger iltung'ana metaa keyau entoki najo employability tolkulie tung'ana metaa keyiolou ajo kai iko peasisho ena mashini kanyoo eifaa ashu kanyoo enarikino neas oltung'ani petumoki naa ataasa ena siai naa kanyoo tipat tena siai neasitai.

Kame oleng tenadol enkiteng nagira aitanyamalita ashu nagira naa anyamalu tenkarake inkoitoi torrok nagira aitanyamal iltung'ana ore nadolita ajo ore osikira naa kenkiteng sidai oleng naa keretu iltung'ana tialo naa aas esiai napaashipaasha naa ore sii nabo elo neitanyamaliki naa ketorono oleng. Naa ore ena nyamali naa keau kulo arikok lemeyeu neitobiriraki iltung'ana nkoitoi ore pidol etasha sai anaa inchi eiputa enchan enkop naa keyau inyamalitin naijo kuna naa keitanyamalita naa kuna kishu na ninche naa kenarikino neret iyook aas naa kulie siaitin tenakop aninche naa naretu iyook matanap intokitin kumok naa ketorrono oleng nabo naa eitanyamali sininche oleng.

Kesidai oleng' esiai oo sinkir akuu naa ore sinkir naa entoki sidai oleng' aaku ore pee itayuni tenkare, kiidim oltungani ainosa aa ninye inosi, keeta sii kulie tokitin naidim aitobiru aa indaikin oo lukunkuni. Naa ore sii pinos oltungani isinkirr naa kesidan tosesen amu keponu intokitin naijo protein tosesen loltungani aaku ninje naaku biotisho tosesen loltungani kure sii tena iltunganak loitayu kulo sinkiri tidialo aaku naake enaiposha, naa ninje naake kiidim atimir atimiraki kulo oinyiank, ore naa peemiraki kulo loinyiank naa ketum naa ropiyiani naa keretie sininye ate olmareita lenye.